Aah Rũni rũrũ rwa HELB nĩ ndarũihũririe kũrĩ mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ, na kũihũria gũtiarĩ na thĩna tondũ nĩ ndarĩ na mũrũ wa maitũ, ũrĩa wa ndeithagĩrĩria kũiyũria, no twaihũria nĩ twetagĩrĩra nĩ tũkũheo mbia icio mwaka ũyũ ũngĩ tũkĩingĩra cukuru-inĩ wa unibacĩtĩ no nĩ twatũmĩirwo ndũmĩrĩri na tũkĩrwo nĩ tũ gweterera kwa ihinda rĩa mwaka mũgima na rĩu ũrĩa mũciari atanyĩte na mĩbango yake ya mbeca ĩgĩtharũka.